Niĩ ndirona ta thirikari yũkĩrĩirie gĩthomo kĩa ndinjito, icigo-inĩ iria irĩ kũraihu mũno na taũni, nĩtondũ icigo icio nyingĩ itirĩ na thitima na itirĩ na netiwaki. Koguo woni wakwa nĩ thirikari yambe ĩtambie thitima thĩinĩ wa matũra macio, na ĩkinyie netiwaki kũu nĩgetha gĩthomo kĩa ndinjito kĩhote gũthomeka thĩinĩ wa matũra macio na ciana icio itigatigwo nathutha.

Mendekithia maambaga gũtwarwo thĩiniĩ wa mbunge ya kĩbũrũri, kũrĩa bunge ya kĩbũrũri magĩaga na ndereti na magacoka magaikia kura, ambunge magaikia kuura, kũhetũkia kana kũregana na mendekithia macio. Rĩrĩa mendekithia macio matuĩka ma kũhetuka speaker aneanaga mendekithia macio thĩiniĩ wa mbunge ya senate, nao makagĩa na ndereti magacoka magaikia kũra kũregana kana gwĩtĩkĩrana na mendekithia macio. Matuĩka ma kũhetũka thĩiniĩ wa mbunge ya senate macokaga magatwarwo thĩiniĩ wa , kwĩ mũtongoria wa bũrũri, ũrĩa ũhũraga kĩrore, angĩkorwo nĩetĩkĩrana namo.

Njamba ĩrĩa ĩkũngũagĩrwo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwa Jaluo, nĩ njamba ĩtagwo Lwanda Magere. Lwanda Magere aririkanagwo nĩũndũ wa ũhoti wake thĩini wa mbara-inĩ. Erĩkanaga arĩ na hinya wa arũme ikũmi. Ningĩ mwĩrĩ wake wĩrĩkanaga wahanaga ihiga. Ũguo ona angĩarathirwo na itimũ, ndagĩaga na ũhoro wa kũgurara, tondu wa hinya wa mwĩrĩ wake. Nĩatongoragia rũrĩrĩ rwa Jaluo kũrũa thĩini wa mbara.

Mĩthemba ya irio ta mũcere, mũtu wa ngima na iria, nĩ indo iria igũragwo mũno oro mũthenya thĩinĩ wa gĩcigo gĩa gwitũ. Gĩtũmi kĩa andũ kũgũra mũcere na mũtu wa ngima, nĩgetha gũcenjeria irio cia kĩ ũndũire iria marĩaga ta: gĩtheri, mũkimo, ngwacĩ na indo itiganĩte. Narĩo iria rĩgũragwo mũno tondũ andũ aingĩ matirĩ, matirĩ na ũhoti wa kũiga ng'ombe cia iria kana mbũri cia iria.

Motungata ma mbeca ma thimũ ma M-Pesa marĩ na ngumo makĩrĩa ũkĩringithania na motungata ma mbeca ma Airtel, nĩ gũkorwo andũ aingĩ mahũthĩraga rini ya thimũ ya Safaricom ĩrĩa ĩkoragwo na motungata ma M-Pesa nĩ ũndũ wa waagĩrĩru wao wa network. Nĩgetha Airtel mahote kũgucĩrĩria andũ aingĩ, no mũhaka magĩrĩrithie network yao nĩgetha andũ aingĩ mahote kũhũthĩra rini ya Airtel o hamwe na motungata mao ma mbeca.

Nĩguo gũtua matua megiĩ mũigana wa bataraitha, ya gwĩkĩra mbembe igũrũ mũgũnda-inĩ, ũroraga maũndũ ta maya; Wa mbere, ũnoru wa tĩri waku, angĩkorwo tĩri nĩ mũnoru, bataraitha ĩrĩa ũkũhũthĩra nĩ nini, wa kerĩ, mũthemba wa bataraitha, angĩkorwo bataraitha ĩna naitrogeni nyingĩ, noguo ũkũhũthĩra bataraitha nini rĩrĩa ũrekĩra mbembe-inĩ ciaku. Wa gatatũ, nĩ mũigana wa mbembe iria ũhandĩte, angĩkorwo mbembe nĩ nyingĩ, noguo irabatara naitrogeni nyingĩ, angĩkorwo nĩ nini, noguo irabatara naitrogeni nini.

Bataraitha wa mborera, nĩguo mwagĩrĩru mũno harĩ kwagĩrithia ũgima mwega wa tĩri, nĩ tondũ, bataraitha ũyũ, ndũkoragwo na indo kana kĩmĩko cingĩthũkia tĩri, ũngĩhũthĩka ihinda iraya, kana ũhũthĩke ũrĩ mũingĩ tĩri-inĩ. No bataraitha wa kĩmĩko, nĩ ũrĩ na kĩmĩko cingĩthũkia tĩri, makĩria rĩrĩa ũngĩhũthĩka kwa ihinda iraya kana ningĩ ũhũthĩke ũrĩ mũingĩ gũkĩra gĩthimi tĩri-inĩ.

Ũhũthĩri wa bataraitha wa mborera makĩria thĩiniĩ wa tĩri waku, ũcũngagĩrĩria ũnoru wa tĩri na ũgatũma tĩri ũcio wagĩrĩre makĩria. No ũhũthĩri wa bataraitha ya kemiko makĩria thĩiniĩ wa tĩri, ũcũngagĩrĩria gũthũka gwa tĩri, ona ningĩ nginya ũgacũngĩrĩria ikuũ cia tũnyamũ tũrĩa tũikaraga thĩiniĩ wa tĩri ũcio.

Maũndũ mamwe ma kĩmerera mahũthĩkaga kuongerera ũnoru wa tĩri nĩ ta maya; gũtukania mĩthemba ya irio, irio itiganĩte thĩ-iniĩ wa kĩmera, ũndũ ũngĩ, no ũgĩe na ũhoro wa gũcenjania irio iria ũrahanda thĩ-iniĩ wa imera itiganĩte. No ũhande rĩngĩ mbembe rita rĩrĩ, rita rĩu rĩngĩ ũhande mboco. Ũndũ ũngĩ wa gatatũ nĩ gũtukania tĩri waku na thumu wa ng'ombe, kana wa mbũri, kuma ciugũ-inĩ. O na ningĩ nĩ wega kũhumbĩra tĩri waku, kũhĩtũkĩra ũkĩhũthĩra mahuti marĩa momũ, na nyeki ĩrĩa nyũmũ.

Mũkoroni atanoka, gũtiarĩ na mũtongoria ũmwe wa ũteti ndũrĩrĩ-inĩ cia Kenya, mũtongoria wa ũteti oka thutha-inĩ, no hĩndĩ ĩyo ndũrĩrĩ, o rũrĩrĩ o rũrĩrĩ nĩrwathurĩte mũtongoria wao, ũrĩa wamatongoragia maũndũ-inĩ matiganĩte ta maũndũ-inĩ ma mbara, kana maũndũ-inĩ ma ũthii wa na mbere.

Nyeni ici ciahĩa ndĩcirĩanagĩria na ngima, thiaga ngacitua wega thĩinĩ wa mũgũnda, ngacithambia wega igathera, ngacoka ngaikeranga. Ngaharĩria gĩtũngũrũ gĩakwa na maguta na ngareka kĩhĩe wega, ngacoka ngaciĩkĩra kuo, cikahĩa no ngareka itikahĩe mũno nĩgetha itikae gũte vitamin. Ciahĩa ngacihũra ngarĩanĩra hamwe na ngima.

Kũgarũrĩra irio iria ihandagwo mĩgũnda-inĩ, nĩgũteithagĩrĩria mũno nĩtondũ, nĩkũheaga tĩri ihinda rĩa gũcokia nutrient iria ihũthĩkĩte na mũthemba ũmwe wa irio iria ũrakũragia. Nĩngĩ nĩũtũmaga tĩri kwaga kũhũthĩra mũthemba ũmwe wa nutrient ũgathira tĩrĩnĩ, ũgateithia wĩigananu wa nutrient tĩri-inĩ waku.